Kaunti mar Nairobi wa en kama nitie ohala matin mopogore opogore ,chakre ne jopur ma ok ondiki e yoo nyaka duka manigi chenro maber. Oganda mapile ohero timo ohala gin jouso chiemo e apaya ,jouso olemo, duka mag uso chiemo, jo chemical, duka mag gige stima kod ohala mga mitumba kata, lewni mosetigo go chon. Oganda ma kamago dwaro pesa mopogore opogore chakre pesa maromo alufu pra riyo nyaka alufu mia abich. Kendo giyudo hola mnyalo bedo alufu achiel nyaka alufu pradek pile ka pile kaluwore gi kama gik moko nitie kod kaka gin gik moko dongo. Riwruoge kaka grup mariwre mar taon huruma kod selim wachusi konyo jo ohala matido kokalo kuom chenro mag pur kod yudo chiro . Kaachiel kod mago opis mar piny ruoth mar dongruok mar MSMES chiwo kony mar omwom kod puonj ma machiko mondo omed los gik moko kendo oket jii duto e sector.

Luoro chike: kambi mang'iewo gik moko nyaka bed ni ondiki e bwo chik mar ng'iewo gik moko kaka lottery kod nyiewo gik moko makende, kendo obedo gi ratiro mar nyiewo gik moko e BCMB. Mano oting'o gik mane otimre chon, nyiso ni ng'ato nigi adieri e weche mag omwom ,kendo keto chenro matut mar ohala. Kapo ni gitiyo e nairobi kata kuonde ma kamago, jatend pinyno nyalo keto chike mamoko mag ng'ado bura kokalo kuom chike mag ng'ado bura makare. Keto sacco: kapo ni boma ogolo chik jii odonjre e tijhe machalo gi mag sacco, nyalo dwarore ni ng'ato nyiso kaka obiro koyo e rito mwandu mag oganda .Yudo hola kata chenro mag konyo jii: mano nyalo nyiso ni gibiro kedo ng'et pesa e saccos rito riwruok mar gi mar jokanyo kata tiyo kanyakla gi joma osebedo ka tiyo mondo gichiw kony mar pesa ahinya hinya, e kuonde ma pesa matin. Yor mag kelo oganda chiwo, licence maler bende nyalo yudo ni luoro

Lokruok ma itimo e yore mag sirikal ma nya sani kendo tiyo maber . Oparo na kaka wasechopo mabor ahinya gi laini mabor, kwan mar otas ma olal kod yore mag timo gik moko mos. Koro, kaka atiyo gi simu kata komputa kendo anyalo yudo gik moko kaka kwayo passport , ndiko nying e ohala kata loso oboke mar ng'ado gari ma ok adonje ofis mar sirikal . Kendo omiyo aparo kuom bedo gi tim maler kendo bedo gi tim mar duoko wach. Gik moko duto ondiki e mbui kendo mano duoko piny thuolo mag ketho chike kod tketho chik. Bende ntie ngeyo mamiyo ngato teko paro ni an kaka japiny anyalo kawo och ewi tudruok ma an go gi piny mapiyo e yoo maber kendo ka an kamoro amora. Gik gikone mano miyo abedo gi geno kuom kinde ma biro . Kapo ni tich nya bedo mayot kendo ng'ato nyalo yudo e internet to mano nyalo nyiso ni sirikal nigi nyalo mar luwo technology kendo omiyo aparo piny kenya ma jodak duto kata ma

Jokanyo mag bura nigi tich maduong' ahinya e loch kod dongruok mar piny. Achiel kuom ting' gi maduong en chung' kar dwaro kod duol mar jogo ma giyiero e bura mar piny. Gineno ni paro, dwaro kod paro mag oganda ma owuok e aluora gi winjore kendo iparo sama iloso chike kod chike mag piny. Kaachiel gi keto chike jotelo bende omiyo omiye tich mar rito ng'ato manigi teko mar loch mano nyiso ni giketo jotelo mag sirikal kod riwuokge obed gi ting mar ng'ado bura kuom kaka itiyo gi mwandu mag sirikal . Kokalo kuom komiti penjo e bura kod loso dhi neno ni sirikal timo luwore gi chike kod timbe mabeyo wabunge bende nigi tich maduong ' ahinya e dongruok e rang'iny mar gwenge kokalo kuom gige tich kaka pesa mag dongruok mag gwenge CDF, gikonyo e chenro kaka gero skul yore kuonde thieth kod mamoko makonyo jopiny achiel kachiel. Kaka ng'ato nyalo ng'eyo ni jogo bende ohero ahinya puogruok ma

Ohala matindo e piny kenya nyalo yudo kony mar masira kokalo kuom chenro mag sirikal machiwo kony mar omwom. Gik ma itimo kaka huster fund kod chenro mar rito pesa miyo pesa ma ng'ato nyalo nyiewo kendo duoko, piny pek mar nyiewo pesa mar riwruoge mag pesa. Ma miyo bedo mayot ne MSMES yudo pesa program mar kelo ohala e masira bende konyo ohala ma oyud oyudo masira kuom konyogi mondo gidog e tijegi kaka pile kendo gibed gi nyalo mar timo gik mangeny. Riwruoge mag piny mangima kod jokanyo mag dongruok medo konyo ohala matindo kokalo kuom chenro mag duoko piny mag ochumi. Kuom ranyisi, chenro mar SAFER mar bank mar piny mar piny ruoth ochung' ne, miyo kony mar omwom ne joma tindo kod ohala mamon nigi ma yudo masira. Kamano bende vision fund kenya chowo pesa mag duoko piny ne joot kod ohala ma oyudo masira mag pii kendo konyuogi mondo giger kendo

Mokwongo kinde duto ti kod website manigi arita neni address mar mbui chakore gi Https kendo kik itii gi waifaya ma jii duto tiyogo seche ma iketo weche ma ng'ato nyalo ng'eyo maber. Mae konyo mondo kik weche mag jo dongre gi jomoko manyalo ketho mbui. Mar ariyo rit weche ma itiyo go kod weche ma itiyo go kabisa tii kod paswad motegno kendo makende ne akaunt ka akaunt kendo iket 2fa yor ng'eyo adier kama nyalore . OK idwar ng'iso ngato weche ma itiyo go kata namba ma imiyo ng'ato kaka pin. Mogik ngi a ne chike mag siri kod ratiro mag siri .Chiw mana weche madwarore mondo otim go tijno . Kendo bed gi ritruok ewi gik ma jii dwaro modno pomigi weche mang'eny ahinya. kinde ka kinde ng'i ane gik ma itimo e akaunt mari kendo

E alworawa, pidho apple en tich madwarore keto chenro maber. Bedo gi gik manyalo piny obed maber kendo rito gi maber. Mokwongo wachako gi yiero kit apple manyalo dongo maber e alworawa. Mathothne gik kit apple maok nyal ng'ich kendo ma owinjore gi kuonde mang'ich ahinya kata kuonde mang'ich go. Kapok ipidho, igolo piny kendo ipur, mondo yamo obed maber e lowo. Kendo ifuo buche manigi thuolo moromo, ma thothne bedo mita madirom ang'wen e kind yiende. Wapidho kodhi mag apple e chakruok mar kinde koth mondo wabed gi thuolo mar tiyo maber gi yamo madonjo. Kodhi ka kodhi iketo e bur ma oriw gi lum kata lum ma otho maber mondo omi lowo obed mayom. Bang' pidho, wamiyogi pi kinde ka kinde kendo wagoyo lum e bwogi mondo kik gibed gi pi kendo ogeng' lum. En gima duong' mondo orit yien matindo.

Okonyo yudo thuolo mar yudo thieth ma jii duto nyalo yudo kaka: universal health coverage. Ndiko nyingi miyo ng'ato ka ng'ato kod joode yudo thieth ma ng'ato ka ng'ato nyalo yudo ka ok ong'iyo ni ng'ato nigi pesa maromo nade. Rieko mar pesa, SHA duoko piny pesa maitiyo go e ng'iewo thieth kuom chulo thieth mokwongo mapiyo , kod thieth ma ok rum kokalo kuom pesa ma oriw mag insurance mar thieth. Chiwo thieth ma oting'o jii duto joma nigi pek kendo manigi pesa matin yudo kony kokalo kuom kony mar sirikal chiwo mamiyo chiwo thieth bedo maromre .Tich ma oket maber : SHA miyo obedo mayot yudo thieth ma ok odhi e ot jotuo manie ot, jotuo ma onyuol kod thieth makende e bwo system achiel. Luoro chike ma owinjore :ndiko nying en gima dwarore e chike ne jodak duto mae piny kenya kod jotich moriwo nyaka jotend tije kod jotich matiyo ne gi giwegi .

historia marach mar loch mar jo britain: oparo na kaka chon kenya ne ni e bwo loch mar pinje mamoko ma jotelo mag piny ingeresa ne okawo loch e wi pinywa . Telo marwa kod yoo mane wadakie :jodak mane ni kuno ne onge giwach moro amora ewi kaka ne itiyo gi piny gi . Bende miyo aparo kuom timbe ma ok kare mane otimore e kinde no kaka ne okaw piny manigi lum madongodongo kuom oganda mane odak kuno kendo ne omiye jo ulaya mano manobiro daka kuno . Jodak mane odak e pinyno ne odhi kuonde mane opong' gi jii kendo mane ok nyal kelo gik mang'eny ma ne iluongo ni kuonde mane oting'o gik moko . Pogruok no ne oke ne kel pogruok maduong' e kind oganda kod eweche mag yudo mwandu ma pod owinjore nyaka sani. Mogik omiyo ng'ato bedo gi paro matut kendo bedo gi nyadhi kata obedo ni historia no ne tek ahinya

Anyiso gi mokwongo ni ng'injo ok opidhi achiel kachiel kuom olembe mag ng'injo owuon to apidho kuom yien ma ng'injo kata manigi ng'injo. Magi gin ng'injo madongo kowuok e bwo yien ma ng'injo ma osedongo, kendo giting'o gik manyalo konyo mondo gilos yien manyien ma ng'injo. Bange ne ang'iso gi kaka ginyalo yiero yien manigi ngima maber maber moloyo yien manigi ligangla , manigi ng'injo matin kendo motegno kendo manigi ng'injo manigi maber. Ne apuonjo gi mondo gipod gi maber kowuok e yien no ma gidongo dongo, ka gineno ni en ng'injo moko ma otimore maber. Bang mano ne waloso bur mar pidho yein mabor no fut ariyo nyaka adek kwamedo lowo kata lumbe. Mar angwen mogik ne alero kaka onego orit yien mar rabolo ne pii e kinde ka kinde ket kum kata lumbe mondo oduok moko manok kendo ogol gik moko duto ma

Kama ng'ato nyalo yiego gi weche manyien kod budho. Oparona kinde mang'eny ma asebedo gi joodwa kata osiepewa ka aneno weche ma ng'ato ng'iyo, program ma itimo e alwora, kata mbaka ma watimo e wi gik matimore e wi kinde ka kinde. Logo owuon winjo ka ng'ato ng'eyo maber. Ochung' maler gi rangi maler manyiso teko kod tudruok. Bende aparo program mag uma ma ogol e mbui kaka citizen nipashe kod JKL live ma konyago mondo abed gi ang'eyo gigo matimore e piny Kenya koda kata pinje mamoko. Logono kelo picha mag jogo ma ong'ere ahinya ma osebedo kaka nying maji ong'eyo e ot. Owinjore kaka ranyisi mar adieri kod duol mar ji duto. Kuoma, osimbo mar TV mar citizen ochung'ne gik mathoth moloyo mana steshens e kar loso weche adieri mar Kenya.

Okonyo e gero mise motegno mar kinde mabiro, omiyo nyithindo bedo gi rieko kod nyalo mar ngima, odongo paro matut kod nyalo mar loso pek, okonyo gi mondo gikaw okang' mariek ,oloso kinde kod puonj oketo puonj, luor kod tim maber, ojiwo bedo gi geno kendo bedo gi thuolo. Omiyo nyithindo teko mar nyiso kaka gineno kod ng'iyo gik moko. Ojiwo dongruok mar oganda, opuonjo tiyo kanyakla, tudruok kod bedo gi kido mar ng'uono. Oyawo thuolo oloso negi tije mabiro e kinde mabiro kod migepe mag telo . Oketho ngwech mar jodhier ji ochiwo yoo mar yudo ngima maber mbele ,omiyo joot jod oganda bedo motegno. Nyithindo ma osomo konyo e yoo maber e kind oganda. Orito nyithindo mondo kik otim ne gi gik maricho . Ng'eyo kony nyithindo ng'eyo gi ratich gi ochung' ne dongruok mar piny jodak ma osomo

Neno ni tim amakre itimo gitiyo gi chike e yoo makare, mondo orit ratiro mag ng'ato ka ng'ato. Keto chik kod ritruok: jodongo loso yuak kendo siro gik machik nyalo kelo. Rito chik maduong' :girito chike mag piny kod ratiro madongo. Chiwo chike kod balance: jodongo mag bura geng'o tiyo marach gi teko ma ng'ato ka ng'ato timo e kuom migepe mamoko mag srikal. Keto bedo maromre e nyim chik: ng'ato ka ng'ato itimo ne gik mowinkore ka ok ging'iyo ni en gi rang'iny mane rito ratiro mag dhano girito jodak mondo kik timne gi gik mowinjore kod ketho chike. Loso tiend chike: jodongo mag bura loso maler weche mapek kata ma ok ler mag chik. Jiwo yie e chenro mar chik: chik mar kare miyo jii bedo gi yie siro demokrasia od bura manigi teko kendo manigi thuolo miyo loch

Awinjo ni gin gik mayot kendo manyalo yudore . Oparo ni sirikal tiyo matek mondo oket tich madongo kata ket osuru obed mayot ne oganda kuom keto kar tich achiel ma jii nyalo yudoe kony kod weche. Bende aparo kaka tijni konyo joma nyalo bedo ni ok ong'eyo maber chike mag osuru kata kaka inyalo ket osuru e mbui. Huduma centers pogo gi pogruok kuom chiwo yore mag timo gik moko kendo neno ni jodak chopo tijni mag osuru ma onge pogruok mar luwo system mapek giwegi. Tich machal kamano miyo ji luwo chike kendo konyo sirikal mondo ochok osuru e yoo makare .Mogik winjo ni mano nyiso yoo masani maketo pach kuom jodak e piny onyiso ni sirika oketo pache kuom chiwo kony e kinde mowinjore kendo manyalo miyo ngima obed mayot ne jodak. Ma jiwo jii gik moko mondo obed ni timo e rang'iny maler kendo bedo gi tim. En ranyisi ni tich mar sirikal chiwo

Ne ahero timo pesa mag mich mag promotion nikech ne gimiya yo maber mar loso ginyiewo lkendo ne gimiya jii bedo gi paro ni gin gi nengo. Voucher ma gimiya mich miyo anyalo chiwo duoko maber ne joma nigi yie kendo ywayo jonyiewo manyien kuom miyo gi gimoro manigi nengo kaka duoko mar ohala magitimo . En gima ng'ato ka ng'ato nyalo yudo loch, jonyiewo yudo ber manenore . Kendo ohala yudo thuolo mar gero winjruok motegno .Bende gimiya thuolo mar bedo gi rieko kendo bedo gi chenro kuom kaka aloso kata gik ma atiyo go. Ahero biro gi gika ma nge' ma ngato nyalo timo makende mag tudruok gi gik matimore e kinde mag higa loso gik moko, kata gik madongo ma jonyiewo timo. Omiyo yoo ma itiyo godo bedo gi teko kendo miyo ng'ato bedo gi nyalo mar timo gik moko kaluwore gi ng'ato ka ng'ato, manyalo konyo ohala no mondo obed mopogore gi mamoko e chiro ma jii ohero nyiewo e gik ma kamago

Gikonyo e gero yie, oketo jonyiewo winjo ni gin gi nengo kendo gi omigi luor kendo ojiwo mondo gitim ohala kendo. Omedo mor ma jonyiewo, ochiwo yore mag duoko pek , omedo loso gik ma jii duto yudo, omiyo nying mar osimbo bedo motegno. Tiyo gi jonyiewo maber miyo jii yudo paro mabeyo kendo lando wach maber . Ogeng'o ketho mar jonyiewo ,oloso ywak kod weche maduoko piny nyalo mar jonyiewo wuok, oketo tudruok e kind oganda, oketo piny marwako jonyiewo winjo ni gin nikonye kendo giyudo weche. Omedo dongruok mag ohala jonyiewo mamor nyalo ngado bura kuom ohala makelo nyiewo manyien omedo bedo maber e chiwo tich. Duoko ma pile ka pile ma jonyiewo wa chiwo konyo ohala mondo ober gik ma jii nyiewo, ojiwo paro mabeyo. Tich maber kinde mang'eny miyo jii yudo paro manyalo

Ne ahero uso alode, otungu kod nyanya e chiro, nikech ok en mana yoo mara mar yudo pesa, en yoo mar tudruok gi oganda . Kiny aloso duka mara kendo sama aketo gik ma aseyudo mang'we ng'ar awinjo ka an gi mor maduong ahinya. Ok en mana wach mar yudo ohala kende en kuom miyo jii chiemo manigi ng'iyo kendo manigi ng'ich maginyalo tiyo go mar rito joodgi. Nitie gimoro makende maneno kaka jopur bedo gi mor sama giyudo gima gidwaro gadieri. Gimomiyo ahero tijni ahinya en winjruok ma asebedo go gi jogo mang'iewo gik moko pile. Kuom kinde, aseng'eyo gik ma gihero kendo seche moko kata joodgi kata obedo ni en ng'ato mabiro mondo onyiew ng'injo mondo olos chiemo mohero kata nyanya mondo olos stew, ang'eyo ni an bende atiyo gi tich moro e ngima ni ma pile ka pile. Gik ma kamago miyo tich na bedo gi tich kendo miyo

Osingo mar ng'iewo gik moko. Bengi chiwo cheque ne nyasi mar piny kenya mar sinema kod sinema duto kaka KNMDFF machiwo pesa maromo milion piero ariyo gabich mondo okony chenro no e rang'iny mopogore opogore. E okan e akaunti kod akaunti matindo. Keto nyasi mar joma tindo kod nyalo mar loso gik manyien chiwo chek nyiso kaka bengi ong'eyo kendo konyo dongruok mar talanta mar jomatindo eweche mag loso gik manyien ahinya ahinya e weche mag sinema, riwruok mag dongruok mag talent. Sponsor nigi gombo mar chiwo mich ne jogo mosetimo maber miyo skul kod jii ka jii oboke mag ng'eyo trophy kod mich mag pesa. Ma konyo dongruok dongo mag talanta matindo . Chiwo siro ne talanta mag piny kod joma odak e pinje thuolo mar nyasi magitiyo gi teknolojia

Duka achiel mar tich mar sirikal, chiwo tich mopogore opogore mag sirikal kaka ID card, oboke mag nyuol, oboke mag ohala, kod mamoko. Chiwo tich maber, tich iloso mondo oket piny kinde mar rito kendo oket yore mag timo gikmoko obed mayot. Yore mag dijitol mag ng'ado thuolo, system mag ng'ado thuolo e mbui konyo e dwoko piny laini mabor, kendo miyo teknoloji bedo mapiyo. Jotich ma nigi lony kendo makonyo, jotich ma opuonjore tayo jolendo e yor no kendo neno ni tijego dhi maber. Bedo gi nyalo mar yudo kony, keto chenro makende ne joma nigi nyalo kata nyau mag del mondo ji duto oyud kony. Chike maler, kendo chike makonyo ji ng'eyo ni gin tije mage mayudore kodaka ginyalo yudogi nade. Bedo gi ng'eyo maber kuom jonyiewo. Keto pach kuom ng'eyo jonyiewo konyo e gero yie kuom tich ma.